Noker nii okere benkit neoo nekikuren post bank, ko benkini kochang tukuk chekeyoe, miten konorwet, miten kiit nekekuren ATM nekicherunen rabinik, niten kora biik chemwoini tabushek chetindoi chekikuren teller.

Tesetab tai ak bandab tai chomoche oker en koroi ko lopoyet, ko kii ko tait neikwenyi en kemoo en taonishek anan ko streets, kikinde taban en oratinwek sikokweny anan sikobaa karishek en nyumnyumindo en kemoo en sit aketukul nebo kemoo, kora imuch kobaa biik ak koyai shuguli chechwak en kemoo amun labaa.

Ko achitab KCB ako kobir customayat simoit komwoe kolee mii libanet chemoe en KCB ko korong oyoe kouni, netai abirchini customayat ak ateben oleii ng'oo inendet ak omwoi kora olei chito nekobirchi ko nemiten KCB okolei toos imoche atoretiten anoo, yemwa tabushekyik arorchi kiit nekomoche ak owolchi tebutikyik ak oborchike kora olee koik satisfied anan kayamak inendet.

Tukukab kasari ko kokong'em tukukab keny alak matukul kouu tukukab keny ko kiuu sotonik, kikilwen cho sotonik, kikirure cheko en sotonik, ko ng'uni ko kokoit chekekuren mala ak yoghurt, kitesyin tukuk cheko sikoruryo en chokyinet ko mouu keny.

Law neribe biik en kenya konekikuren bill of rights, ko kii kochomchin biik koyai kiit nekamach koyai nenyolunot en Kenya, ak komiten constitution law inii.

En yoon komten mursikab kasari anan chekikuren yoghurt oo bo kombunit nekikuren Brook side, oo tukuk chemile biik en yuu okere olee yoghurt kowoo oo chang ingunon yoghurt chemiten oriit.

En Kisumu elekimuche kimut seset ibokerut ko sipitalitab tiong'ik nekikuren Aniworld Veterinary Clinic, sipitalini komuch konya tiong'ik, imuch konya seset yoon mioni anan yoon mabaibai seset, sipitalini kokoin kerichek chenin.